Ore taa ena naa enkardasi naigero ntokiting' naayieu oltung'ani neinyang'u, etii ormosor etii sosagi, etii sukari, etii shumpi, etii suda ,etii irmatunda, etii kule ,etii irmaisurin, netii mpaka ropiyiani naidimi ainyang'unyie naduo tokiting',kegira oltung'ani aosh osabu loonaduo tokiting' naidim nelo ainyang'u paa ore ake pee elo oladuo duka nidipa atoosho budget onaduo tokiting' naata .Metaa ore ake peyie elo kelo ake eeta naduo ropiyiani neeta enaduo kardasi ontokiting' nagira ajo pee elo ainyang'u ,neeku mitoki ayekenya adamu mitoki arikino entoki duo nayieu neinyang'u.

Ore taa enabae naorbaata oim enkare tenelo ake nesha neim a nkwre na kitauni mauti amu tenelo nesha nenapi enkare lchafui matejo teshumata tewoi naingua matejo nelotu netii ntokitin naidim pibok enaduo aare pemitoki alotu neaku kelo nitauni nitumia enjembe nitauni enaduo chafui petumoki aisho enkare peimu, ore enabae temurua aang naketuri irbaat paara ore ake pesha neturi orbaata petumoki atasha pemelo ake nenangari enkare nenangari niput enkang enkare natii endungoto, enetipat oleng eneturi ele baata amu kisho emkare meina aitobiraki mitoki aaku ketii nkariak nairagaa kisho meima enetipat ina oleng amu metiienkare nairaga teboo nkangitie ashu tenkalo ake wuejitin pookin.